Wa mbere nĩkwaga mbeca cia kũhũra thimũ, ũgakora wekĩra okorwo nĩ mbeca cia kũhũra thimũ nĩ iratinio magoti, okorwo wekĩra ta gĩbaũ ũgakora ta rĩngĩ nĩ warutwo ciringi ĩmwe, ũgakoragaga okorwo nĩ mbia ũratũma, ta rĩngĩ ũkwendaga gũtũma mbia ta mbeca cigana, ta ngiri ta ithano, ũgakora mbeca iria ũratinio nĩ mbeca nyingĩ, kũoguo ũgakorwo o na nĩũraremwo nĩgũtũma mbeca iria ũkwendaga, ũgakorwo nĩ ũraruta ruta. Ningĩ okorwo nĩ ũhũri wa thimũ, ũgakora kũrĩa ũrahũra himũ mũtiranyitana nĩ ũndũ hihi mĩtambo ya netiwaki ĩ thĩ kana ndĩraruta wĩra wega kũringana na harĩa urĩ kana hihi kũringana na harĩa ũrĩa ũrahũrĩra thimu kũrĩa arĩ. Ningĩ gũtũma mbeca, okorwo nĩ gũtũma mbeca ũgatũmĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ we mũndũ ũrĩa ũkwendaga gũtũmĩra, ũkona ona mbeca ciaku nĩ ciora, mũndũ ũcio wamũhũrĩra, ũkageria kũhũrĩra rũrenda rwa Safaricom na makaremwo nĩ gũgũteithia.

Mbeca mbeca iria itinagio hĩndĩ ĩrĩa ũraiga mbia Mpesa , akorwo waiga ta ngiri, ũgĩthiĩ kũruta ũgakora nĩmaragũtinia ciringi ta ikũmi ũguo na igĩrĩ cia kũruta. Akorwo nĩ gũtũma ũratũmĩra mũndũ mbeca kuuma Mpesa -inĩ ũgakoraga nĩmaragũtinia mbia, okorwo nĩ ngiri ta ikũmi ũguo ũgakoraga nĩwahũthĩra ciringi ciaku ta sixty ũguo nĩciora o ũguo tũhũ. Rĩu ũigite mbeca bengi-inĩ nĩ wega gũkĩra kũiga kwĩ M-Pesa, tondũ Mpesa nĩũkoraga nĩũrahũthĩra mbeca ũrĩa utegũbatiĩ ta rĩngĩ nĩũkũgũra kandi o kũu Mpesa na ndũrabangĩte gũkorwo ũkĩgũra kandi na mbeca icio.

Ĩĩ njuici nĩithondekagwo Kenya, na nĩithondekagirwo kambuni mwanya mwanya ta Delmonte. Na rĩu okorwo nĩ Delmonte, o nĩyo makũragia matunda marĩa makoragwo magĩtũthondekera njuici namo, koguo nĩtũmenyaga atĩ matunda ma njuici cia Kenya matunda marĩa cirahũthĩra, nĩ matunda mega na matiĩkĩrĩtwo ndawa, tondũ ndangĩgĩkĩra matunda ndawa acoke athondeke njuici namo acoke atwenderie o ithuĩ enye.

Mĩthugwiti nĩ ĩthondekagwo gũkũ Kenya ta Thĩka, he kũndu kiganda kĩa mĩthugwiti. Mĩthugwiti nĩ mĩega na ningĩ no mĩũru. Kwĩna mogwati marĩa ĩrehaga okorwo nĩ mũthugwiti wahe mwana e mũnini ena magego ma iria, akiuga nĩgũkũrũka magego mau magakorwo nĩ maramũgia mũno kana agakorwo agĩturagwo nĩ magego. Akorwo nĩ magego maya mangĩ magũkorwo makĩmera, ũgakoraga mwana aramera magego mena marima kana hihi nĩũndũ wa cukari ũcio wa mĩthugwiti, ũgakoraga mwana nĩ agĩa na thĩna wa magego mũtũrĩre-inĩ wake wothe. Akorwo nĩ cukari mĩthuigwiti iyo nĩ ĩkoragwo na cukari mũingĩ. Ũgakoraga okorwo nĩ mũndũ wĩ na thĩna wa mwĩrĩ arĩa mĩthugwiti ĩyo nĩ ĩramũrehera thĩna. No mĩthugwiti nĩ mĩega, tondũ nĩ ĩrĩ cama na andũ aingĩ nĩ mamĩendete mũno, mendete kũmĩrĩa.